Adwa loso eweche kadi mar okumba mar thiethni nikech oseyudore ni osekonyo ataa malo mang'eny mar jowa. Kadini konyo eyore mang'eny to chutho chutho korwaki e osiptal. Kachako gi mokuongo okonyi nikech en mochuloni gowi mar osiptal te, ieroni idak ndalo achiel ieroni idak ndalo adek kata ejuma ene mochuloni gowi maingo e osiptal te. Kendo onyiewoni yedhe ma ka intie osiptal, onyalo nyiewoni yath kata mag rem onyalo nyiewoni yath kata moro amora midwaro mana kokalo e okumba mar thieth. Kendo onyalo chuloni kitanda ok kata ni onyalo chuloni. Ochuloni kitanda mininde nyalodia. Kawang'iyo pile kata kawadhie otel to wachulo kar yweyo. To mae osiptal ka intie timiyi kar yweyo kendo oninde ekitandni kendi tomano to mano nikech oo kadini emachuloni kuma iyweyeni kendo wang'eyo dutote ni okonyo ndalo mang'eny.